Ndĩ ta mũbiacara nĩ ndigithanagia akaunti yakwa ya biacara na akaunti ya kũhonokia mbeca ciakwa. Ũndũ wa mbere akaunti yakwa a biacara nĩ ĩndeithagia kũmenya kũrĩa baida na mahũthĩro ma biacara yakwa marathiĩ. O ho, nĩ ĩndeithagia kũoya ngobo mabengi-inĩ.

Wa mbere nĩ motungata ma rũhonge rwa ũngania wa magoti nĩruo KRA wa kerĩ motungata ma kũheana Passport, wagatatũ nĩ motungata ma kwandĩkithia biacara yaku, wa kana nĩ motungata ma andũ arĩa mena wathe ngũrani.

Wa mbere nĩ kũrora gĩkĩro kĩa maciaro ma mbeca ciaku, mũigana ũrĩa gĩgũ cigũciarana. Wa keerĩ nĩ kũrora kana bengi ĩyo nĩhetwo marũa nĩ bengi nene ya Kenya kũruta wĩra ũcio. Wa gatatũ nĩ kũrora harĩa ũngĩkinyĩra bengi ĩyo, kana ĩ hakuhĩ kana ĩ haraihu.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩatĩ haha nĩ ceceninĩ ya thibitarĩ na hena mũrũaru ũmwe na mandagĩtari mana, na ndagĩtarĩ ũyũ arageria gũtangĩkĩra mũrũaru ũyu, kũringana na ũrĩa mũrũaru ahana.

Gwĩciria nĩ ministry ya ũrĩmi tondũ nĩ mageretie gũka na njĩra njerũ cia ũrĩmi ohamwe na kũhe arĩmi gĩthomo kĩrĩa kĩbatairekwa mũhiano ũrĩminĩ wa kahũa ,ng'ombe, marigũ na mĩkondobia oho kũgacĩrithia thoko cia nakũu njaa nĩgũo kũhotithia arĩmi kũrĩma makĩria.

Nĩguo ũhote kũhingũra account ya bengi Kenya, ũbatiĩ gũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, o ho nĩ ũbatiĩ gũkorwo na pin ya KRA, o ho nĩ ũbatiĩ gũkorwo na gabica kamwe, o ho nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũihũrĩtie maratathi marĩa ũhetwo kuuma bengi ĩyo.

Rĩrĩa mabati makwa maraingĩria mbura, wa mbere ũrĩa nyambaga gwĩka nĩ kwamba kweheria indo iria ciothe cingĩthũkio nĩ maaĩ macio maraumana na mabati kuura. Wakerĩ naguo nĩ gwĩciria kĩrĩa ngũhũthĩra nĩguo gũthinga mĩanya ĩyo ĩratũma kuure.

Kĩndũ kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa nĩ atĩ, ĩno ceceni ya huduma ya thirikari na aya nao nĩ andũ mokĩte gũetha matungata ngũrani ngũrani, hamwe namu arĩta gũka kũoya gĩbandĩ, o ho gũka kũihũria passport.

Wa mbere nĩ atĩ andũ aya nĩ matũigaga tũĩ maũndũ marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ na marĩa mahanĩkĩte kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ wothe. Wa keri naguo nĩ atĩ, andũ aya nĩ matũigaga tũkenete na ng'ano cia ngerekano na mathekania iria mekaga kũu ceceni-inĩ cia redio.

Jirani yakwa tũtionanaga maingĩ, no rĩrĩa kaingĩ na kaingĩ tũonana, maũndũ marĩa tũaragĩrĩria mũno mũno nĩ ũrĩa bũrũri ũregariũra, njira-inĩ citiganĩte, na ũteti, o na ũrĩa uchumi wa bũrũri ũhana.

Haha hena andũ mokĩte kĩũngano, na gĩtũmi kĩao hihi gĩa gũka kĩũngano nĩ atĩ, hena matinga mekũrumbũragio, na matinga maya maroneka tarĩ makũrutĩra mũingĩ wĩra, na nĩkĩo andũ meekinyĩtie mone igongona rĩrĩ rĩkĩhanĩka.

Njaa ya mũciĩ wakwa ndigagĩrĩra nĩndameiga ĩ theru o atĩ o mũthenya o mũthenya nĩ ndigagĩrĩra nĩyahatwo na rĩrĩa gũkũhana kuĩna rũkũngũ ngatigĩrĩra nĩgwaitua maĩ o mũthenya o mũthenya oho nĩndigagĩrĩra rĩrĩa kwahana ta gũkũmera ria kana manyeki kũu nja ngatigĩrĩra nĩkwatũgũtwo kana nĩkwa huhĩrĩrwa ndawa .

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ ũũ nĩ mũtambo wa thirikari wa internet na nĩ ũrabatara gũĩkĩra maũndũ maku ma thiri nĩguo ũhote kũheo motungata ma thirikari hamwe namo marĩ motungata ta ma Huduma, motungata ma KRA.

Ĩrĩo ciakwa ndĩciigaga fridge -inĩ, na gĩtũmi gĩa gũcitiga fridge -inĩ, nĩ atĩ ndĩcitigĩte hau, citingĩthũka na o ho nĩ mekũhota gũcioya o wega. O ho matirĩaga irio nyingĩ me hamwe.

Ũndũ urĩa ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ, he mbeca citiganĩte ciarĩhwo, na ciarĩhwo kũgerera njĩra ya M-PESA , na, ũndũ ũrĩa nyambaga gwĩka nĩ kwamba kũrora kana ciathiĩ kwĩ mũndũ ũrĩa ũgũbatiĩ, na o ho ũkarora rĩtwa rĩake.

Ũndũ ũrĩa nyambaga gwĩka ndamba gũkĩra, wa mbere, nĩ kũhoya. Ndarĩkĩa kũhoya, nĩngokĩra na ngara gĩtanda gĩakwa, ndarĩkia gũthondeka gĩtanda gĩakwa, ngoya mai, ngathiĩ mbabu ngeoga maitho, ndarĩkia ũguo, ngeharĩria nĩũndũ wa kũnogora mwĩrĩ wakwa rũciinĩ.

Haha nĩ mũtongoria wa bũrũri, mũgathe William Ruto, ena gĩcibao haha akĩrũgũria rũhonge rũmwe rwa kũheana maũtungata kũrĩ mũingĩ, rwa e-Citizen ,na nĩ kũroneka nĩ kĩũngano gĩũkĩtwo nĩ andũ aingĩ.

Ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri, mũgathe William Ruto, o hamwe mena mũnini wake, Kindiki, na angĩ, arũgamĩrĩri angĩ a thirikari, makĩrũgũria rũhonge rwerũ rwa kĩrĩu rwa ceceni ya borithi.

Kũhũthĩra mĩtaratara ya intaneti ni gũteithĩtie kuongerera waragania na kũnyihia ungumania, ũũ atĩ, andũ aya metuaga makonimeni nĩmanyitĩtwo tondũ tha ici mĩtambo ya thirikari ni mĩcabithie thĩiniĩ wa internet.

Wa mbere wa maũtungata marĩa mũndũ angĩheo thĩiniĩ wa ceceni ya huduma, nĩ motungata ma gĩbandĩ, wa kerĩ, nĩ motungata ma kandi ya e-Citizen , wa gatatũ, nĩ motungata ma pin ya KRA.

Ĩ, nĩ njereire nyũmba ya motungata ma Huduma Center , na maoũtungata hamwe marĩa ndacaragia, nĩ motungata ma kũheo gĩbandĩ, na kũheo pin ya KRA, na nĩ ndatungatĩirwo wega, ngĩheo gĩbandĩ gĩakwa na pin yakwa ya KRA.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona ũũ, ũyũ nĩ atĩ, ĩno nĩ kandi ya insurance, na nĩ mũndũ wageragia kũgũra insurance ĩno, na ageragia kwĩgĩtĩra kuumana na mĩtino ya gĩkuo, na bado kũrĩ o na mũtino wa mwaki.

Maũndũ marĩa njĩkaga hwaĩ-inĩ, hamwe namo nĩ gũteng’era hwaĩ-inĩ na kwĩrorera riũa. Wona ndarĩkia ũguo, nĩnjũkaga ngerorera ibindi cia rũthiomi rwakwa, iria ciũkaga hwaĩ-inĩ tondũ nĩ cingenagia mũno.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩ itemi rĩnene mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ nĩkĩo kĩrutaga wĩra ta mũteithĩrĩria wa kĩroho. Oho nĩgĩtũmaga andũ maikare na mĩtugo mĩega na kuongerera ũrũmwe rũrĩrĩ-inĩ handũ andũ-inĩ oothe.

Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga rĩrĩa mũndũ ahurũka, na wĩkagwo nĩ andũ a bamĩrĩ, itũra na arata a mũndũ ũcio, gũũka hamwe na gũteithania, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ wekĩka ũrĩa kwagĩrĩire na kũnyitanĩra harĩ ũndũ-inĩ ũyũ.

Kaingĩ na kaingĩ ingĩkora mũrĩu akomete bara ndoro-inĩ no ngerie kũmũoya ndĩmũteithie kũinũka tondu kaingĩ na kaingĩ no akorwo nĩ andũ mataramwendera maũndũ mega na mamũĩke maũndu matarĩ mega.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa o rĩmwe nĩ atĩ, ũyũ nĩ mũndũ, egũthiĩte kũona ndagĩtarĩ thibitarĩ-inĩ, na nĩ atangĩkĩrwo na andĩkĩrwo maũndũ marĩa mothe abatiĩ kũandĩkĩrwo, hamwe namo he ndawa na ũrĩa abatiĩ kũnyũa ndawa icio, na andĩkĩrwo na athũrĩmwo nĩ mũrimũ ũrĩkũ auma naguo.

Marĩa mangenagia hamwe namo marĩa ndĩrona haha nĩ mbeca na raputopu. Mbeca nĩ cingenagia tondũ, nĩmenyaga maũndu marĩa batiĩ gwĩka nĩ ngũhota gwika mo ndĩna mbeca. Arabu namo laptop nĩ ĩngenagia tondũ, no hote gwĩka maũndũ makwa matiganĩte ngĩmĩhũthĩra.

Ũndũ wa mbere, thitima cingĩũra ngĩruga, wa mbere nĩ kwamba kũoya thimũ yakwa, na ngaakia toci ya thimũ, wa mũira nyambĩte gũtũmana nduka-inĩ, nĩguo ngĩrĩrwo kando nĩguo tũhote kũmĩhũthĩra.

Ũndũ ũyũ ingĩmũtarĩria na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe ngĩmuonagia na thimũ yakwa, ngamuonia ta kwa muhiano ngamuonia ũrĩa abatiĩ gũtũma mbeca. Wa keerĩ ngamuonia ũrĩa abatiĩ kũruta mbeca. Wa gatatũ ngamuonia ũrĩa abatiĩ kũruta, kũgũra kirĩndĩti. Wa kana ngamuonia ũrĩa abatiĩ kũrĩha mbeca akĩhũthĩra thimũ yake. Wa kana ngamuonia ũrĩa angĩhota kũrora mbeca irĩa citigarĩte thimũ-inĩ yake.

Wa mbere muciĩ guitũ nĩ kũrĩ fridge. Kwoguo no njige irio fridge -inĩ. Kana wa keerĩ nĩ kũhũthĩra indo theru na kũiga irio ciaku handũ citangĩhuutio kana handũ citangĩthũkio nĩ kĩndũ o gĩothe.

Wa mbere, ciana ciakinya mũciĩ nĩ kwamba kũmeera marute nguo nĩguo ngaciiga hau nĩguo cihũũrwo. Wa keerĩ naguo nĩ kũmarutĩra irio ciao makarĩa. Naguo wa gatatũ, nĩ kũhakikisha atĩ, mooka no nginya ndore ka nĩ maheo homework nĩ mwarimũ wao.

Maaĩ mangĩũra, kaingĩ na kaingĩ, tũthiaga kwa naiba kũmũhoya, nĩguo hingo ĩrĩa tũrabatara matũmĩro marĩa ma bata mũno, no angĩkorwo ti mahũthĩro ma bata mũno, nĩ tũgeragia gweterera nginya ihinda rĩrĩa maaĩ magacoka.

Nguo citũ kaingĩ na kaingĩ cingĩgĩa maroro, mũndũ nĩ ageragia mũno gũcirinda na JIK kana kwaga ũguo ũgacikumutha weega ukĩhũthagira OMO nĩguo maroro macio wone ka nĩ mekũhota kuma.

Ira rũciinĩ, tũrarugire na tũrarĩa mũgate na matumbĩ. Naguo mũthenya tũrarugire mgima, ngima ya thũkũma. Naguo hwaĩ-inĩ tũraruga na tũrarĩa mũcere, ũtukanĩtio na waru.

O mũndũ o mũndũ no anyite itemi harĩ kũnyihia wanangĩku mĩtũrĩre-inĩ yao. Ũũ nĩ kũgerera mũndũ gũĩka maũndũ kũringana na mĩtaratara na mĩkana ĩrĩa ĩigĩtwo na gũtigĩrĩra nĩ arũmĩrĩra mawatho na kũmabuata wega.

Wa mbere, gũkoragũo arĩ gũĩkĩra maĩ thabũria-inĩ wa mũigana wa ngima ĩrĩa ndĩrenda kũruga. Ndarĩkia ũguo ngacoka ngamatũngania mwaki nĩguo nginyagia harĩa megũtherũka. Marĩkia gũtherũka, ngekĩra mũtu wakwa, na ngathonga ngima, arabu ngacoka ngeterera nginya rĩrĩa ngima yakwa ngũigua nĩ yahia.

ũrĩa menyaga atĩ nĩgũkuhĩrĩirie kuura, nĩ atĩ wa mbere he kariũa gacinaga mũndũ ũkaigua nĩma riũa rĩu nĩrĩa kũguucia mbura. Wa keerĩ naguo nĩ ũkarora igũrũ, ũkona atĩ matu nĩ macinjimanire mũno na ũkona atĩ matu nĩ macuuhĩte mũno.

Kaingĩ na kaingĩ nĩ tũkoragwo twĩbangĩte na kando, ũũ atĩ hingo ĩrĩa thitima cingĩũra, no tũhote kũruta kando handũ ha kũthĩnĩka mũno tũgĩciragia nĩatĩa tũgũĩka, kana nyingĩ ũkahũthĩra toci ya thimũ yaku.

Kaingĩ na kaingĩ, rĩrĩa ingĩkũrwo itarĩ na wĩra rũcinĩ, nĩ nyendete gũthoma mabuku mũno, o ho, no nyendete gũota kariua ka rũcinĩ, ngĩthomaga ibuku kana ngĩkaga kaũndũ gatiganĩte.

Wambere ũkoragwo arĩ kũraria maĩ, wakerĩ naũo nĩgũkima mũtu wakũ noũgatigĩrĩra nĩwaiguana wega biũ ,wagatatũ naũo nĩgũkũnja mũtu wakũ wamũigana wa tũnyamũ tũnini tũnini ,wagatatũ naguo nĩgũkanda mũtu waku ukihũdhagira mũtĩ, wakana naguo nĩ gũikĩra cabaci rũgĩoinĩ nogekĩra maguta.

Wambere nĩ kũraria maaĩ maku, wakerĩ nĩ gũkima mũtu waku nginya ũgatigĩrĩra nĩwaiguana wega, wagatatũ naguo nĩ gũkanda mũtũ waku ũkĩhũthagĩra mũtĩ wa cabaci, wa kana naguo nĩ gwĩkĩra cabaci ciaku rũgĩyo-inĩ na ũgaciitĩrĩria maguta.

Nĩguo nyihaenyihie mũtino wa gũcererwo wĩrainĩ tondũ kaingĩ na kaingĩ nĩ gũkorawo na mĩhatĩkano barabarainĩ ndigagĩrĩra atĩ nĩ ndeka maũndũ makwa na nĩndokĩra tene rũcinĩ na ngatigĩrĩra nĩdauma nyũmba tene gũkinya stage ya ngari nĩguo onangĩkorwo nĩgũgũkorwo na mũhatĩkano owothe ngatigĩrĩra nĩndakinya wĩra itacereirwo .

Kaingĩ na kaingĩ tondũ ndũngĩtiga nguo ũkĩhũrĩra gatagatĩ-inĩ, rĩrĩa maĩ mora, nĩtũthiaga gathima-inĩ karĩa ke hakuhĩ, hau nĩho tũthiaga kũhũrĩra nguo hingo ĩrĩa maĩ mora, kana hingo ĩrĩa kwĩna thĩna wa maĩ biũ.

Nyũmba yakwa o rũciinĩ o rũciinĩ nĩ ndigagĩrĩra atĩ ni yahurwo kana igathambio o na kana ikahatwo, niguo gũtigirira ati ni yaikara ii theru. Ningĩ nĩ njoyaga ikinya rĩa atĩ mũndũ ũrĩa waingĩra nyũmba ĩyo agatigĩrĩra aingĩra e mũtheru.

Ũndũ ũrĩa njĩkaga mwega gũtigĩrĩra atĩ nyũmba yakwa nĩ yaikara ĩ theru, na rĩrĩa ndĩna mĩhang'o mĩingĩ, ndigaga nĩ nda mĩhurahura, na ngatiga ndabanga itambaya, na ũndũ ũyũ, ndigagĩrĩra nĩ ndawĩka rũcinĩ tene, itathiĩte mihango-inĩ yakwa.

Thiaga iria-inĩ kwa ihinda maita matatũ o mwaka, na ũndũ ũrĩa ngenagĩrĩra kũu mũno nĩ gũkuuo nĩ gatarũ na gũthaka na maĩ ma iria-inĩ na gũceera ceera kũu mĩkĩra-inĩ ya iria-inĩ.

Ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gũceera kaũntĩ yakwa, na mwonere wakwa nĩ atĩ nĩ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa gatagatĩ-inĩ wa mwaka tondũ nĩguo gũkoragũo na rĩera rĩ rĩega, gũtikoragũo na mbura nene na gũtikoragũo na rĩũwa rĩnene, rĩera rĩkoragwo gatagatĩ-inĩ.

Kaingĩ na kaingĩ twamenyerete kũhingũraga ndirica rĩrĩa ũrugarĩ waingĩha nyũmba. No rĩu nĩũndũ wa maũndũ marĩa meyumbĩritie, nĩũrakora rĩu nyũmba-inĩ nĩtũrahũthĩra indo iria ciĩtagwo fan nĩguo kũnyihanyihia ũrugarĩ nyũmba-inĩ.

Rĩera rĩa ica ikuhĩ rĩa kauntĩ-inĩ yakwa, nĩrĩtemete itemi-inĩ inene mũno harĩ mĩhang'o yakwa ya o mũthenya. Ũũ nĩ atĩ ta thaa ici rĩera rĩa kauntĩ yakwa nĩ rĩera rĩa mbura koguo o hĩ o ihinda o ihinda ngiuma mũciĩ, no nginya nyume ndĩna iburi na ngatigĩrĩra nĩndatigĩrĩra kira kĩndũ nĩndakĩingĩria nyũmba nĩũndũ wa mbura.

Rĩera rĩa ica ikuhĩ rĩa kauntĩ-inĩ yakwa nĩ rĩtemete itemi inene mũno harĩ mĩhang'o yakwa ya o mũthenya ũũ atĩ ta tha ici rĩera rĩa kaũntĩ yakwa nĩ rĩera rĩa mbura, kwoguo o ihinda o ihinda no nginya ndĩgĩrĩre ngiuma nyũmba nĩ ndauma na iburi, na ngatigĩrĩra kira kĩndũ, nĩ ndakĩingĩria nyũmba.

Indo iria ihũthĩkaga gwaka nyũmba icigo-inĩ ciakwa , hamwe na cio nĩ mbaũ na mahiga, na indo ici tũmenyagĩrĩra ũũ atĩ ta mbaũ nĩ tũtigagĩĩra atĩ mĩtĩ nĩ arahandwo mũno, na tũgatigĩrĩra atĩ mĩtĩ ndĩratemangwo o ũguo.

Kaingĩ na kaingĩ, rĩrĩa twatua gũtua matua nĩ tũrĩkanagĩra kana tũkaandĩkanĩra, tũkauga maũndũ mamwe na mamwe mabatiĩ gwĩkwo ũũ, na maya mangĩ mabatiĩ gwĩkwo ũũ, na nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ maya nĩmarũmĩrĩrwo, tũgatigĩrĩra o na ithuĩ maũndũ macio nĩ tũramarũmĩrĩra ta andũ kĩũmbe.

Aciari erĩ nĩmabatiĩ kũrũnga ciana nĩguo atĩ ona mwana agibuata mawatho marĩ araheo, akona nĩma araheo mawatho kuuma kurĩ aciari ake eri no ti kuma kũrĩ mwena ũmwe nĩguo onake thayũ wa meciria agakoragwo naguo akĩmenyaga atĩ aciari ake erĩ he itemi maratema maica-inĩ make.

Ĩ nĩ tũkoragwo na mĩthenya ya gwĩkenia ta bamĩrĩ, mamwe ma maũndũ marĩa o mũ o mũndũ endete gwĩka hamwe na namo ta ciana citũ nĩciendete gũthaka hamwe na ciana irĩa ingĩ. Ithuĩ na ithuĩ nĩ twendete gũkenerera hamwe na ciana citũ kũrĩnyanĩra na kũnyuanĩra hamwe.

Mawĩra no magayo kũringana na, kũringana na andũ arĩa me bamĩrĩ-inĩ. Na o ho no nĩguo gũtigĩrĩra o mũndũ nĩ anyita itemi he wĩra-inĩ, nĩ mabatiĩ kũandĩka mawĩra marĩa mabatiĩ kũruta nĩguo makagaĩra o mũndũ o mũndũ wĩra wake.

Ndĩ ta mũndũ kĩũmbe, nĩnũmagĩrĩra mahũthĩro marĩa matatanyĩtwo, hatarĩ kũhagarania mĩbango yakwa ya kĩmbeca. Ndigagĩrĩra nĩndeka ũũ atĩ, o mweri o mweri, he mbeca njigaga cia imanjencĩ nĩguo maũndũ marĩa matatanyĩtwo mangĩkĩka ngahota kũruta mbeca icio hatarĩ kũhutia mĩbango ĩno ĩngĩ yakwa ya kĩmbeca.

Hĩndĩ ĩno kwĩ na mathĩna ma kĩmbeca, ndigagĩrĩra nĩ ndebanga o atĩ, mahũthĩro marĩa ndĩrahũthagĩra ndigagĩrĩra nĩndamanyihanyihia niguo gũtigĩrĩra atĩ, mbeca iria batie kũhũthĩra nicianyihanyiha. Ũũ nĩ gũtũmaga ngaikara itarĩ na gwĩtigĩra.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra kũiga mbeca cia mabata ma rũciũ, nĩatĩ, nyambaga kũgayania mbeca ciakwa ngaciandĩka ũria batiĩ gũcihũthĩra, koguo o mweri o mweri nĩndigagĩrĩra atĩ mbeca icio cia mabata ma rũciũ nĩ ndaciga na ngatigĩrĩra atĩ mbeca cia mahũthĩro ma nyũmba na irio, nacio no ndaciga wega.

Kaingĩ na kaingĩ ngũraga indo nduka-inĩ ĩrĩa ĩrendia indo nyingĩ, na rĩo rĩrĩa ndĩrabatara indo nini, ta maguta, cumbĩ, cukari, hingo ĩrĩa indo yani indo ciathira, nĩguo ngũraga indo nduka-inĩ ĩno ĩrendia indo nini.

Kaingĩ na kaingĩ ngũraga indo nduka-inĩ iria cirendia indo kwa wingĩ, ũũ nĩ, ũũ nĩ ũndũ wa, ngũraga indo kĩmweri. Naguo hingo iria indo ciakwa ciathira, kĩndũ kĩna na kĩna, kĩmwe kĩmwe gĩathira nĩguo thiaga kũgũra indo nduka-inĩ ĩno ĩrendia indo nini.

Kaingĩ na kaingĩ, ndigagĩrĩra list yakwa ya ũgũri, nĩ ndandika indo iria ciothe ndĩrabatara, ngacoka ngatigĩrĩra nĩ ndandĩka indo wega na bei cia cio, nĩgetha ndathiĩ kũgũra, ngatigĩrĩra hatirĩ kĩndũ ndatiga na hatirĩ kĩndũ ndongerera.

Matangatho ma maũndũ ma kũgathĩrĩria nĩ mahutagia matua makwa rĩmwe. Ũũ ni kũringana na atĩ, he na indo cingĩgathĩrĩrio na ngorũo nĩkĩo ndĩrabatara, na kĩ na ũguni mũnene mũno, na ni kĩega gũkĩra kĩrĩa ndĩrahũthagĩra hau kabere.

Maũndũ marĩa ma kũnogora mwĩrĩ ma kĩmathako andũ a itũra rĩakwa mendete, nĩ hamwe na gũteng'era hwai-inĩ, na maũndũ maya matigagĩrĩra atĩ nĩ maraiga mwĩrĩ wĩ mwega ,na magatigĩrĩra atĩ mwĩrĩ nĩ ũraikara ũgĩcũgagia ciĩga ciacio.

Rĩmwe na rĩmwe nĩ hũthagĩra ndawa cia kĩ ndũire kwa mũhiano rĩrĩa ndĩ na homa, ũũ nĩ atĩ, gĩtũmi gĩa kũhũthĩra dawa ici nĩ ci ũguni mũnene mũno na nĩ cihonagia mĩrĩmũ ta ĩyo haraka mũno.

Kĩndũ kĩrĩa kĩĩhotithagia gũkorwo nyendete kũrũmĩrĩra ũgima wakwa wa mwĩrĩ, ni gũkorũo nĩ ngoragwo na list ya maũndũ marĩa batiĩ gwĩka, na matanya ma gũkorwo na mwĩrĩ mwega nĩ atĩ, kũnyahanyihia mĩrimũ na mahũthĩro mangĩ.

Mĩhang'o yakwa ya o mũthenya ruciinĩ ni ati, o mũthenya ndokĩra, nyambaga kũhoya. Wa kerĩ naguo, nĩ kwamba gũthiĩ ngeyoga maitho na kũ tigĩrĩra magego makwa nĩ ndamathambia. Wa gatatũ naguo, nĩ ndĩgagĩrĩra atĩ nĩ ndateng'era hanini nĩguo mwĩrĩ wakwa ũgaikara wĩ mwega.

Kaingĩ na kaingĩ thutha wa gũkorũo na mũthenya mũnene, nĩ getha gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndanogoka wega, ndigagĩrĩra atĩ ndoka nĩ ndeyoga ngacoka ngarĩa irio, thutha ũcio ngatigĩrĩra ni ndathiĩ na ngahurũka wega.

Mamwe ma maũndũ marĩa macangĩire ũũ nĩ atĩ, andũ nĩ magĩĩte na ũmenyo, na nĩ magĩĩte na kwĩyenda, nĩ ũũ atĩ nĩ marenda gũtigĩrĩra mena ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩmatigĩrĩra nĩmaiga mĩĩrĩ yao ĩ mĩega nĩguo kũnyihanyihia mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩgũata nĩ kũaga gũkorwo ũgithii gwĩka mĩnogorere ĩno.

Kaingĩ na kaingĩ atongoria aya nĩmathiaga mĩcemanio namotaro ma ũrĩa mabatiĩ gũtangĩkĩra andũ ta aya, rĩrĩa matũngana na maũndũ ta maya nĩmaheaga mũndũ ũcio motaro matiganĩte makamũhoera ,magatigĩrĩra atĩ mũndũ ũcio nĩyacoka wega.

Kaingĩ na kaingĩ, rĩrĩa ndanyitwo nĩ meciria maingĩ , ndigagĩrĩra nĩ ndacerera mũtaarani, harĩa twaragia na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe, na aka ndeithia kũringana na ũrĩa batiĩ gwĩka, na ũũ njĩkaga rĩmwe kwa ihinda rĩa mĩeri ta ĩtatũ.

Ndĩ ta mũndũ kĩũmbe, mawoni makwa megiĩ gũkorwo na mũtaari wa mũndũ kĩũmbe, wa ũgima wa mwĩrĩ, ingiũga nĩ wega o mũndũ akorwo na mũtaari wake tondũ kaingĩ na kaingĩ mũtaari ũyũ nĩagũteithagia rĩrĩa wona thĩna na kana rĩrĩa wanyitwo nĩ mathĩna matiganĩte.

Andũ arĩa tũikaranagia nao nyũmba, ndigagĩrĩra atĩ, nĩ twa gayana mawĩra ũ atĩ, twandĩkaga list ya mawĩra marĩa tũbatiĩ kũruta, tũgacoka o mũndũ akaheo wĩra wake kĩũmbe, kũringana na harĩa mũndũ egũikio.

Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndakoma toro wa kũĩgana na ngatwarithia maũndũ makwa ma o mũthenya ũrĩa gũbatiĩ, ndigagĩrĩra he mathaa batie gũkoma na ngatigĩrĩra he mathaa marĩa ndaiga batie gũũkĩra.

Kaingĩ na kaingĩ ngomaga mathaa mũgwanja he omũthenya na ũndũ ũyũ nĩ ũcangĩire mũno ũrutĩinĩ wakwa wa wĩra tondũ mathaa macio nĩnjiguaga nĩmajiganĩte na ngahota gũkĩra ngaruta wĩra wega itarĩ na mĩhĩnga oyothe atĩ nĩndĩraigua maũndũ ma toro mangĩngia.

Rĩera rĩa rũgongo wa bũrũri nĩrĩcangagĩra mũno harĩ ũruti wĩra wa andũ, ũũ atĩ, he mawĩra ũtangĩruta mũthenya, kana hena mawĩra ũtangĩruta ũtukũ kũringana na rĩera ũrĩa rĩikaire.

Matua marĩa tũtuĩte na bamĩrĩ yakwa, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ twarĩa irio njega na iria ciĩna ũguni mwega wa mwĩrĩ, tũtigagĩrĩra atĩ nĩ twandĩka list ya kĩrĩa tũbatiĩ kũrĩa o mũthenya o mũthenya, na list -inĩ ĩyo, tũgatigĩrĩra atĩ, indo iria cibatiĩ nĩguo mũndũ akorũo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ twa ciĩkĩra hau.

Irio iria andũ makenagĩrĩra gicigo-inĩ gĩakwa hingo ĩrĩa kwĩ na maambura ma ũhiki na kana maambura ma gĩ-bamĩrĩ nĩ hamwe nacio harĩ; cabaci, nyama, mũcere, waru na indo ingĩ citiganĩĩte hamwe nacio arĩ soda na indo ingĩ cia kũnyua.

O hĩndĩ o hĩndĩ, hingo ĩrĩa ndĩrenda kũruta mawĩra makwa, ndigagĩrĩra atĩ, nĩndaandĩka ka list, ũũ atĩ, wĩra ũrĩa ũbatiĩ kũrĩkio narua, nĩguo ndaandĩka mbere, arabu macio mangĩ magabuata, ngathiĩ ndĩmarĩkĩtie ũmwe kwa ũmwe, na ũguo ũtigagĩrĩra nĩ ndaruta mawĩra marĩa mothe ngũbatiĩ kũruta he mũthenya ũcio.

Nῖguo gῦtuithania ngῦῖ na mῦndῦ ῦrῖa ndῖraruta wῖra nake, tutigagῖrῖra atῖ nῖtwaikara thῖ nake na tῦkarῖkanῖra na tῦkona no wῖna mahῖtia, tῦkarῖkania na tῦkauga atῖ mahῖtia macio matῖgῦcokerwo rῖngῖ

Mũno mũno rĩrĩa ngũtuithania ngũĩ, na mũndũ ũrĩa tũraruta wĩra nake. Tũikaraga thĩ hamwe angĩkorwo nĩ hakũhoteka. Tũgacoka tũgacirĩrĩra ũndũ ũcio na tũkarĩkanĩra atĩ ũndũ ũcio ndũkanahanĩka rĩngĩ.

Wonekani wa maũtungata ma ũgima wa mwĩrĩ ni ũcangagĩra mũno ũrĩa andũ mahotaga kũhũrana na mĩtangĩko, ũũ nĩ atĩ hingo ĩrĩa maũtungata maronekana kwa njĩra ya raithi, andũ nĩ mahotaga kũhũrana na mĩtangĩko wega mũno, no hingo ĩrĩa matungata mataronekana na njĩra ya raithi, andũ nĩ magũmagĩrwo mũno nĩ mĩtangĩko ĩno.

Rĩrĩa ndĩraigua itarĩ na wendi ona meciria makwa magĩthiĩ maũndũ-inĩ maingĩ, nĩguo hote kũrongoreria kĩndũ kĩrĩa batiĩ gwĩka ndigagĩgĩrĩra nĩndatua nĩndariganĩrũo na maũndũ macio mangĩ, na ngahota kũrongoreria ũndũ ũcio ũmwe ndĩrenda gwĩka.

Rĩrĩa ndĩraruta wĩra mĩrandi-inĩ ĩtiganĩte, nĩguo kũnyihanyihia ũteangi wa mathaa ndigagĩrĩra atĩ, nĩ ndaandĩka maũndũ marĩa batiĩ kũruta na ngacoka ngakua atĩ mathaa makwa njikaraga ndĩmarorete, na ũndũ ũyũ nĩ ũndeithĩtie tondũ nĩ hotete kũhũthĩra matha makwa wega hatarĩ wanangĩku o wothe.

Ene mabiacara nĩguo gũtigĩrĩra nĩmamenyerera mathaa na gũtigĩrĩra atĩ nĩ maiganania mathaa ma mbiacara na mathaa ma maũndũ mao kĩũmbe, matigagĩrĩra atĩ, mbiacara ciao nĩmacihingũra mathaa marĩa magĩrĩire na gũcihinga mathaa marĩa magĩrĩire, nĩguo kũgĩa na ihinda rĩao kĩũmbe.

Nonyende kũruta wĩra kuma mũciĩ. Ũũ nĩ atĩ, kũruta wĩra kuuma mũciĩ, nĩ gũkũnyiha nyihia mathaa marĩa ũratũmĩra kuuma mũciĩ nginya wobici-nĩ, na nĩgũkwongerera gĩkĩro gĩaku kĩa wongerereku ũruti-nĩ waku wa wĩra.

Kũrutĩra wĩra kuuma mũciĩ kuuma gĩcigo-inĩ kĩrĩa nyumĩte, kwĩna mathĩna maingĩ. Hamwe namo arĩ thĩna wa thitima tondũ gĩcigo-inĩ kĩrĩa njikaraga thitima nĩ ciũraga kaingĩ na kaingĩ. O ho, kwĩna thĩna tondũ nĩ ũkũigua kwĩna inegene rĩingĩ kuuma kũndũ gũtiganĩte